Ũyũ nĩ mũrĩmi ũhandĩte mũthemba wa nyeni mũgũnda-inĩ wake. Mũthemba ũyũ wa nyeni nĩũroneka nĩ ũrĩa wa kũraiha tondũ kũringana na harĩa ũmũkinyĩte na no ũkorwo ũyũ nĩ ũrĩmi wa sunflower, iria irĩmagwo kũndũ kwĩna ũrugarĩ na nĩ iteithagĩrĩria mũno kũingata tũtambi ohamwe na nyoni mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi ũkagirĩrĩria nyoni kũrĩa irio iria ingĩ cingĩkorwo cihandanĩtio nayo na igatwĩka cia gũkũra wega.

Gũkorwo na insurance ya ũgima wa mwĩrĩ, nĩĩteithagĩrĩria mũndũ makĩria rĩrĩa athiĩ thibitarĩ. Ũngĩtua gũkoma thibitarĩ, mũndũ nĩahotaga kũhũrwo mbica ĩrĩa twĩtaga cia x-ray mũndũ nekamũrĩhĩra. Wakerĩ nĩĩteithagĩrĩria mũndũ ona kũrĩhĩra mũndũ gĩtanda rĩrĩa akomete thibitarĩ na marĩhi marĩa mangĩ. Wagatatũ nĩĩteithagĩrĩria ona kũrĩhĩra mũndũ ndawa thibitarĩ-inĩ na ĩgateithia mũndũ gũkorwo ndarahota gũcoka mũhuko. Ohamwe nĩĩteithagĩrĩria ona andũ arĩa angĩ matahotaga kũrĩha thibitarĩ tondũ wagũra insurance nĩĩ cover ga mũndũ rĩrĩa atarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Gĩkĩ nĩ kĩbaũ kĩronania thukuru wa gũthomithania biacara, thukuru wa biacara nĩ ũteithagia makĩrĩa kũhingũra andũ meciria kũringana na ũrĩa mũndũ agĩrĩire kũiga biacara yake, kana mũrutĩre-inĩ wa biacara, ohamwe kĩrĩa mũndũ agĩrĩire kuongerera mũno biacara-inĩ yake, na nginya gũthomithania-inĩ wa mathabu, ũrĩa mũndũ agĩrĩire kũiganania mathabu make na kĩrĩa agĩrĩire gũ save thĩiniĩ wa biacara yake.

Ĩno nĩ mĩthemba ya majani , majani matune na majani maria ma green. Majani maya matune nĩmarĩ bei ĩrĩ igũrũ gũkĩra majani ma green na nĩmendetwo mũno nĩ andũ makĩria nja wa bũrũri na nĩmagucagĩrĩria nĩmateithagĩrĩria ngĩnya ona kũnyihia ũritu. Ohamwe majani maya mangĩ ma green nĩmendetwo mũno nĩ aikarĩ mũno a gũũku thĩinĩ wa bũrũri ohamwe nĩmendagio njaa wa bũrũri na nĩmateithagĩrĩria mũno nĩamũ nĩmakoragwo na ũguni kaingĩ mwirĩ-inĩ ta gwĩkĩra mwĩrĩ ũrugarĩ na onamo nĩme nĩmendagio nja wa bũrũri na magakorwo marĩ ma kĩ kĩguni kĩnene kũrĩ arĩmi amo.

Kwara, mahuti momũ thĩiniĩ wa ũrĩmi, nĩ mateithagĩrĩria, tĩri kwaga gũkuwo nĩ maĩ ma kĩguo, marĩa maimanaga na mbura, tĩrĩ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ mũnoru, na ũgateithĩrĩria ũkũria wa nyeni ciitũ, wakerĩ, kwara mahuti, na mateithagĩrĩria kwara maĩ tĩri-inĩ. Maĩ marĩa mateithagĩrĩrĩia mĩmera iitũ gũkũra wega, ĩtarĩ na thĩna. Wagatatũ, hĩndĩ ya rĩũa rĩnne, mahui maya momũ, nĩ mateithagĩrĩrĩia maĩ, kwaga kũra na rĩua, na magatuĩka ma gũteithia mĩmera itũ. Wa kana kwara mahuti ta maya, nĩ mateithagĩrĩria kũnyihia ria rĩa thangari gũkũra, na rĩkagĩrĩrĩria kũrĩa irio irĩa cingĩrĩywonĩ mĩmera ĩtũ, na mĩmera ĩtu ĩgakũra ĩna hinya.

Haha ĩnyonagia bengi ya commercial bank ĩrĩa andũ aingĩ metaga KCB, na matungata mayo mambere marĩa marĩ ma kũruta mbeca na njĩra ya kadi ĩrĩa yũĩkaine ta ATM. Wakerĩ mũndũ angĩremwo nĩ kũruta mbeca na njĩra ya ATM kana kadi, no aingĩre bengi na ahote kũheo mbeca iria arenda kana ona kũiga mbeca iria angĩkorwo akĩenda na matungata maria mangĩ angĩkorwo abatarainie bengi-inĩ ĩno.

Haha hena mwarimũ wa ũgima wa mwĩrĩ, arageria gũteithia andũ kana kũmongerera ũgĩ wa ũgima wa mwĩrĩ, makĩria wa mĩikarĩre, mĩrĩre na ũrĩa andũ magĩrĩire gũthingata nĩguo makorwo mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria mũndũ akorwo atarĩ no ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Aya nĩ andũ marĩ thĩiniĩ wa bengi marehetwo nĩ mabata tofauti tofauti, no makorwo memabata ma kũhingũra bengi, mabata ma kũhoya rũni kana mbeca cia ngombo, na nomakorwo marehetwo nĩ mabata ma kũruta mbeca kana kũiga mbeca bengi-inĩ. Mwena ũrĩa ũngĩ wĩna andũ a bengi, ũrĩa ũmateithagia gũkinyanĩria mabata mao, either kũmahe mbeca kana kũmanengera mbeca cia ngombo .

Ũyũ nĩ mũcongo wa Dedan Kĩmathi, arĩa marũagĩrĩra wĩyathi na makĩhũra mau mau. Ũkoragwo gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Nĩũteithagia andũ kũririkana andũ kana njamba iria ciarũ, ciatũmire bũrũri wone wĩyathi. Mũcongoyũ ũkoragwo gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi na ũririkanagia andũ mĩaka-inĩ ĩrĩa mbara yarũagwo hau mbere.

Ĩno nĩ nduka ya kwendia indo cia kũrĩa, ta haha nĩtũronio mũthemba ũmwe wa mũcere, ũmwe wĩ ngunia-inĩ ya kiro bĩbte, na ũngĩ ũigĩtwo na bagiti oya ya kiro ĩmwe ĩmwe. Mũcere ũyũ nĩguo mũndũ okaga agacagũra ũrĩa akwenda agacoka agathiĩ hakũrĩhĩra.

Ĩno nĩ nduka-inĩ ya motungata ma mpesa. Haha hena mũrĩmi, mũndũ ũmwe ũrabatara gũtungatĩrwo. Guoko-inĩ ena thimũ na gĩbandĩ gĩake, mwenorĩũngĩ hena mũtungati wa nduka-inĩ ĩno ya mpesa. Haha mũndũ no arutaga mbeca kuuma thimũ-inĩ yake na no aige mbeca kuuma thi, kuuma mũhuko-inĩ wake cithi thimũ-inĩ yake. Ũnengeraga mũndũ wa mpesa, agekĩra mbeca thimũ-inĩ yake agagũtũmĩra thimũ-inĩ yaku, na no ũrute mbeca kuuma thimũ-inĩ yaku ithi thĩiniĩ wa thimũ ya mũndũ wa biacara ũyũ wa mpesa, acoke agakũnengera mbeca.

Nyamũ iria mũndũ angĩona iceera-inĩ rĩa Maasai Mara nĩ hamwe na nyamũ ta mbogo, mĩrũthi, thwariga. No one mĩthemba ya nyoni ta nyaga, o hamwe no one iria twĩtaga njogu, no one ngarĩ, na no one nginya ona tũtherũ .